Ngomnotet ak karik chekimokchingee en boision, boisioni okere ole baetab inchirenik koyoche konai chito kole kibutchin inchirenik omitwogik ochon sikuam asikobit koekitun inchirenik ak koiyo kotesak kokakonai chito kole omitwogik ochon cheome, yoche konai koraa chito kole kiteshin beek chetian oo kilionchin elekinomdo inchirenichuton, kokarik chekiboishen en boisioni kotuguk ndoanok chon kinomen inchirenik anan konetit nokinome inchirenik asikoyum chechang ndamun netit koyumu inchirenik chechang kosir ndoanet.

Boisioni agere biik che chang. Agere biik che lochi ngoroik che tolelio. Boisioni agere ale konyoiset boisioni. Agere miten chito ne ndechin lakwet nekiten kerichek kutit. Bo kamanut boisioni ndamun kigachin look che mengechen kerichek. Keriche chuton ko toreti asimanam mianwogik cheterter. Yoche ngunon ngoetu lakwet koyache komanam mianwogik che much konam yotesetai lakwet koetu. Bokamanut boisioni ndamun mara kora ko kagikochi kerichek che kinyoen. Mara kokikomian lakwani, ko marakagikochin kerichek che kinyoen inendet asikosop. Kobo kamanut boisioni ndamun toreti lakwet ne giten kosopcho mianwogik chetinye.

Boisioni okere ole koroi koterekta netinye turelait, terekta initon koloe tuguk maran koloe siratik ndamun okere bik chemiten taban cheyumunote siratik chekikolakta kobaa barabara taban koyuminote siratik sikoib kobaa ele kibelen kowoldo gee boisioni ndamun mi kasarta ne tilil en emet komokikere terekta ini ui sikere koyumunote siratik, komi kasarta nekokomurit emet kekere terekta initon ndamun yoe tililindo nebo emet, koyumunote siratik bik chekakilakta chelokto bik chebendi en oret kotililitu emet.

Bitunat, bitunat missing' koroi en korenyoon ndamun korotwechu okere ole omitwogikab tugaa, chu ko chumbik chon kikochin tugaa miten ingunon chekikochin tugaa chombo cheko, miten chekikochin tugaa chekikee kochekwak ii koter ak chekikochin moek, miten chebo moek ingunon cheome moek asikokimit yon etu, komiten chebo tuga chekikee kwome koraa chumbichuton asikotesak cheko ak kokimit teta koraa.

Kit netesee taa en yu okere bik chechang chemiten elekanyi beek chemuren okere joraa lakwet nemiten nekarik ireu, okere koraa tuguk chekirut en bechuton chenyolilen obwote ole muchelek tuguchuton kirut konyolilekitun ndamun muchelek ii kemine en elechang beek soiti, ndamun okere ole bechuton koraa kochang ako murandanik bechuton, koraa kotoreti bik boisioni ndamun kisiche rabinik en boisioni kisiche rabishek chechang, komungaretab bichuton maran kochengen rabishek boisioniton bik chebo oliton.

Boisioni okeree ole mi bik chechang ireu, bichuton koraa kowiche miwek okere boisioni ole kararan ndamun miwechu ko miwek chekikemin ak kesemberji ak keribe kongeten kingomengechen totun koechekitun yon kakokongyo kogongyo keebe, keebe miwechuton ii ak kerat ak keib komiten elebokechoben miwechuton asikesich sukaruk, koboishoni ko Kararan ndamun kisiche rabinik en boisioni, rabinik koraa kesiche o chang rabinikab boisioniton, boisioniton koraa kotoreti bik ndamun miwek ii kebute ak kiam oot koraa chekokebut en imbar kouchoton.

Kit netesee taa en yu okere bichu ole, okere bik mut en ireu aketugul kotinye mokombenyin , okeree bichuton oke boiboi bichuton kabilet maran bichuton kobolu tuguk chekikakimin tuguk chekorurio chetou robwonik anan kobiasinik maran kobolu bichuton kochengee asikwam, anan kobichuton koraa koteme imbaret asikomin tuguk chekimine chetou bandek anan ko ngendek, kobichuton koraa okere oke miten imbaret netilil, maran bichuton koraa komi tuguk chesemberjin chekian kemi kosemberjin bichuton.

Korotwechu okere ole korotwechu kochon kiome ingiam Korotwechuton ii komokekose tokiru maran tomoche chito koyai boishet nemaran moe koyai kongeten langat bakoech kiome Korotwechuton, ndamun Korotwechuton ii kebolu balelenik ak kenyei kabisa ak kelugui sutekwak, miten koraa bik cheome ketik chekokonget en Korotwechuton, Korotwechuton koraa kioldo kioldejin bik chemoche ndamun kiome Korotwechuton bik cheterter.

Indoker boisioni okere ole miten bik chemiten imbar, bichuton koraa okere ole chebiosok okere ole miten imbar elemiten tuguk chenyolilen chekororon, tuguchuton koraa okere ole ngendek chekororon che kokebut kokit nenyonen metinyun en yu kokesishet nekikese ngendek chekian ketem kemin ak kesemberchin totun koyaam kekes okere bichuton ole kesee ngendechuton maran moe kwalda anan komara moe bakoyo asikwam ak kwam ak lookwak en kaa , kararan boisioni ndamun omitwogik cheicheken ichechu chebitunotin, ko ingeyai boisioni komokomi elekioldo omitwogik ndamun kaketem omitwogik en imbar .

Boisioni okeree ole chichi miten ireu ko inendet kokikamin nyanyik ndamun okere tuguk chukokinde ireu konyanyik chekokoirirekitun kabilet, ko elekiyoito boisioni koyoche konai chito kole keswek ochon chekeboisien en nyanyik chekororon miten keswej chekororon komite chemokororon koyoche konai chito kole keswek ochon chekeboisien, yoche konai chito koraa kole miten kerichek chekibiten nyanyichuton kibiten keteren mionuokik asimanam mionuokik chenome nyanyichuton anan ko tiongik chetot korutorut nyanyichuton ko mosopcho, anan ko tiongichuton koraa kotilotili sokek yondo komengechen , koyoche konai chito kole kerichek ochon chekeboisien chekeboren tiongichoton cheu kutik asimanam nyanyichuton, yoche konai chito koraa kole nyolu koibe kasarta netian sikyaam kekes nyanyichuton oo monyolu kebakach totun konunio nyolu kekes en kasarta ne nyolunot.

Kit netesee taa en yu okere ole logoek ichechu miten ireu, okere koraa chito nebongoni lagoechuton, chichiton koraa komaran temindetab logoechuton maran bongoni chito logoechuton maran mi chekirurio komara mi chetomo korurio, komara chichi kobestos logoek chon kokoyam kiam chon kokorurio ak chetomo chetokouen, anan komaran ibestos logoek chengorngor ak chekikokongio, boisioni koraa kobokomonut ndamun ikialda logoechuton koraa kesiche rabinik chechang anan oot koraa kologoechuton kotoreti inkiam kotoreti bik en borto ngamun tere mionuokik cheterter chetot konam bik yemakiam logoek.

Kerenyun agetugul akobo koroi, koroi ii ketutoni tenderek en betit, kituroni tenderek en betit kobaa lainit agenge ak kinoki beek kila ndamun moyoche , moyoche koyomio ngungunyek che kikimine tuguchuton, ak kinakaa beek kilak tatun koechekitun, ytatun koyaam kitut ko korotwechuton koraa ketilotili ketilchin inkwek asikoonyinyekitun inkwek, kitilchin koraa kiseri tuguchuton anan oot ketilchi muchelek asikwonyinyekitun, koraa inkiaam koroiton buch ii kotere mionuokik en borto kiune ngatatek ak kiaam buch koroiton.

Boisioni okere ole mauek ichechu kakimin en ireu ko ngomnotet neyoche konai chito, koyoche konai elekiripto mauechuton, yoche konai koraa kerichek chekibiten maran yon kokonam kosusasus tiongik ii koyoche konai chito kole tiongik ochon che kokosusasus mauechuton, koyoche konai asikiolchi kerichek chekibiten mauechuton, yoche konai chito koraa kole yon kosich miondo mauechuton ii keolchin kerichek ochon anan kelionchin asikosobcho, yoche konai chito koraa kole yoche kinakaa beek ii kilak mauechuton asimoyomio, oo yoche koraa kinde elemiten asista lakini monyolu kobel asista neo ndamun koyomtos koraa.

Bokomonut keyai boisioni, boisioni okere ole chito nebite okere ole bite chichiton tuguk chekikimin en imbar kobokomonut ndamun imbarani chichi kobite koter mionuokik chemaran konam tuguchu kikimin en imbar asimanam mionuokik koyoche kebit, maran koraa kobite chichiton kogokonam mionuokik kobite asikosopcho tuguchuton chu kikimin en imbar asikorut komie anan komara mi tiongik chekokonam kotilatil sokekab korotwechuton kebite sikomeyo tiongichoton asikosobcho komie tuguchuton oktun kekese kekes chechang.

Bokomonut keyai boisioni ndamun boisioni okeree ole ketik chekokinde seleleisiek ak kinde ngungunyek, kobokomonut ndamun ikinde ketik yon tokomengechen selele ak kinde ngungunyek ii si kinokon kila beek koyoche keyai kouniton asiitio koet ketit, koetu ketit ak yon kokoet kebaa kemin kebolchi keringet, bokomonut boisioni koraa ndamun kere bik boisioni kochome ak konai elekiyoito boisioni bik chemongen, koraa boisioniton kioldo ketichuton ndamun kindo seleleisiek chechang asikialda asikesich rabinik.

Kit netesee taa en yu okere ngungunyek chekokinde, kokinde igombok ngungunyechuton okomiten any tuguk chenyolilen maran chekorutunen ngungunyechuton, okere kit nekokirutyi ngungunychuton mashinit maran kokibimoni ngungunyechuton kot koyomotin keminchi tuguchuton chu kakinam en eunek anan kokokibimoni ngungunyechuton kot komara kotinye tiongik anan komara tot kobel tuguk chekiminchin.

Boisioni en kokwet kechenge kichenge poipushek, poipushek chekoen ak kinde imbar kwenet , koraa poipushechuton ii kocheibe beek kongeten oinet bakaa imbar, sikomiten any chekokitelelsi ak kinde kit nekutit nekikirutorut nebitito beek, ko yekokobitito beek ii kobotito oldatugul en imbar, komiten koraa elebitito beek poipushechu ibu beek ii koibu maran koibu kongeten oinet, koroisi kasini ndamun moyoche kwolok chito imbarani tugul ak bomit kobitote yoe kasit koraa poipushechuton koik roisi ndamun ingoyai chito komaran konget koyoe boisioniton.

Kit netesee taa en yu okere beek, bechuton kiraa okere ole kokinde kit neu oinet, okere koraa ole miten selele nemiten ireu maran bechuton ii keboisien sikinoko tuguk chokere ole miten imbar en ireu, miten bandek chemiten imbar ireu komaran bechuton keboisien yon kokobet ropta keboisien kinogo bandek bechuton, anan komaran bechuton ko ele kiriben inchirenik, maran ko elekiriben inchirenik ak keboen inchirenik kikochin omitwogik situn yon kinome inchirenik yon kimoe kechop asikiam ii koiku roisi.

Boisioni okeree ole miten imbaret ireu newo, woo ndamun okere miten elemiten marurek, mi marurek imbaraniton chekoen kabilet, komiten komosto koraa nemitwn indizinik, okere koraa chito neloe marurek maran loe marurechuton ii kwakongaa, yegagongaa komengekitun kwome tugaa kochome ikwam tugaa yon kokomengekitun kotesokee cheko ak kotesak borto nebo teta, oot koraa kotere marurechuton mionuokik chemuch konam teta, boisioni koraa ochome ndamun okere ole boishet ne oyoe en yu komara kotemindet chito koraa oribe tugaa ndamun okere indizinik en yu maran teme indizinik chichiton sikwoldo oo okere marurek en ireu kotogu kele chichiton koraa koribe tugaa.